Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũrĩmi wa mababaĩ, harĩa nĩũrona nĩ mababaĩ marĩmĩtwo, nĩ rĩru. Mababaĩ maya nĩmarĩmagwo kũndũ kwĩna maĩ, kũndũ kũrĩa mũtĩ ũcio nĩ ũgũkũra na ũkinye handũ nĩũraruta matunda.

Ũndũ ũyũ no ndute mũndũ kũruta ũndũ ũyũ, ndĩmwĩre athiĩ oke na ndoo na mĩtũngi, tũmĩrenge wega, tũcoke tũthiĩ twethe tĩri wa ũrĩa mũnoru na twethe thum,u twĩkĩre kũu thĩiniĩ tũtũkanie. Twatukania, ũgetha maĩ marĩa tũgũitĩrĩria nĩgetha tũhote kũhanda mũmera ũyũ tũrona ũhandĩtwo haha, nĩguo wĩtagũo thũkũma. Twahanda thũkũma ĩkũraga ũguo ũkona ĩ thaka mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa, tondũ tene nĩ wakoraga ngũnia irĩa ciabangagwo indo ici irio iria ciĩkĩrĩtwo ngũni-inĩ ici wakoraga ciandĩkĩtwo kaũndũ kangĩ, ũgakora ngũnia ĩyo ti ũrĩa ya yatumĩtwo na ĩrĩa ĩtumĩtwo ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ ũthiaga ũgakora kũndũ ta warehouse, kũndũ andũ maigĩrĩire mbaũ magacoka rĩu makaiganĩrĩra indo ciao magacibanga kũringana na njĩra njega ĩrĩa, warora ũkona ũndũ ũcio nĩ mũbange wega, no rĩu tene wathiaga ũgakoraga ciganĩrĩirwo ũguo citarĩbangĩ ũgatua angĩkorwo nĩ gũtara ngũnia ũkũhũthĩra njĩra nene mũno gũtara, ũgakorwo nginya ndũnatara wega no cia kĩrĩu nĩ ũrathiĩ ũgakora gũtara nĩ ũratara na ihenya mũno yeah.

Kũringana na niĩ ũhoro wĩgiĩ ng'ano iria iheanĩtwo, kana maũndũ marĩa makoniĩ kĩũndũ gĩkĩ, nĩ ũhoro wĩgiĩ iria. Ũgakora nĩwathiaga ũgakora Mũgĩkũyũ akĩrinda iria, ethaga nyũngũ, ĩrĩa egũkunĩka wega nĩgetha ekĩra iria, iria rĩrĩa rĩ fresh hau thĩiniĩ, akarĩhe kahinda ga thikũ ta ithatũ ũguo kana inya, agacoka agakunũra agakora iria rĩu nĩrĩmatire, kuoguo ĩno nĩ nyũngũ ya kũrinda iria rĩa kĩmata ĩrĩa yahũthagĩrwo nĩ Mũgĩkũyũ tene. No rĩu ũmũthĩ nĩũrathiĩ ũgakora andũ makĩrinda iria marahũthĩra tũcuba twa tũrĩa kũndũ ta, ka maĩ, mũndũ agekĩra iria hau akarinda, ka gacuba ga gacuba ga gacuba ga ga kĩrĩa gacuba ga

Ũyũ nĩ terere, ũyũ nĩ terere ũrĩa ũhandagwo gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ, terere ũyũ nĩ ũrĩagwo nĩ mũrĩmi nĩ athiaga agatua agathiĩ agakera akarĩania akarĩanĩria na ngima, angĩ nĩ marĩmaga terere wa kwendia, ũgakora mũndũ nĩ arĩmire terere gĩcigo kĩnene ũguo, akaũtua akawĩkĩra ngũnia akaũtwara thoko, aũtwara thoko agathiĩ akendia, endia akona mbeca iria angĩhũthĩra kũgũra kĩndũ kĩngĩ, ũguo terere nĩ ũhũthĩkaga kwĩ mbeca gwĩ gĩakũrĩa, ona ningĩ nĩ ũheagwo ng'ombe, nĩ ũthiaga ũgakora ng'ombe nĩ ciraheo terere.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mbembe, mũndũ arĩma mbembe, wagetha mbembe ũgeterera ĩkũre nĩgetha wagetha ũkahũra mbembe nĩgetha ũgathiĩ ũkamĩthura ĩgatuĩka mũtu kana ũkamĩruga gĩtheri. No rĩu nĩ ũthiaga ũgakora wagetha mbembe ĩyo nĩ ũrenda kũmĩhũra ũguo mbica-inĩ ĩyo nĩ tũrona mũndũ ũrahuha mbembe na ũndũ ũyũ nĩ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa twagetha mbembe rĩ twaraga hama thĩ ũgekĩra mbembe ĩyo hau, tũtamĩhuha, ĩkahuhwo nĩ rũhuho na woya mbembe igũrũ wanjia kũmĩita thĩ gĩko kĩrĩa kĩmbembeinĩ ĩyo gĩgoka kĩhutĩtwo, ũguo nĩguo tũrona rũrĩrĩ-inĩ rũrũ mbica-inĩ ĩno nĩguo mekaga.

Niĩ ingĩtarĩria kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, kuona nĩ ndĩrona rĩrĩ nĩ tarĩ igongona rĩa ũgĩkũyũ. Magongona marĩa marutagwo kũrĩ agĩkũyũ nĩgetha kuohora mũndũ marĩa maybe mangĩkorwo mohithĩtie andũ amwe bamĩrĩ-inĩ ciao, na ũgakora mũgĩkũyũ nĩ ekaga magongona kuohora maũndũ macio. Rĩu niĩ ndĩrona tarĩ igongona rĩrarutwo bamĩrĩ-inĩ na nĩ maro nĩ gũthaũra marathaũra maũndũ marĩa mangĩkorwo maragia bamĩrĩ yao.

Wambere ingĩruta mũndũ ũyũ, nĩgũkorwo mũndũ ũrĩa ndĩrenda kũruta no nginya akorwo oĩ harĩa arenda gwĩka ũndũ ũyũ, na no nginya gũkorwo na maĩ, marĩa megũkũria terere ũyũ. Terere ũyũ tarĩu ingĩtua nĩ kũruta mũndũ, niĩ ngũmwĩra athi oke na tĩri, tũũbange wega. Twaũbanga wega, tĩri mũnoru wĩna thumu weega, tũthiũrũrũkĩrie handũ ũguo. Tũke na mbegũ cia terere tũhande, wahanda rĩu nĩũrĩraga mũndũ ũcio agokaga kũrora, kana terere wake nĩũrakũra, na maĩ aitagĩrĩrie o mũthenya o mũthenya o mũthenya nĩgetha terere ũyũ ũgakũra wĩna riri mwega na wĩ mũthaka wĩ wa kwendeka.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha tondũ nĩ ndĩrona ici nĩ ngwacĩ irĩa cirĩmagwo gĩcagi, ngwacĩ ĩno ĩkũraga ĩtambanĩte ũguo ĩgakaba mũgũnda wothe ũguo, ũguo ũyũ nĩ mũndũ ũrarĩma ngwacĩ, na nĩ kũrĩ ngwacĩ mĩthemba mĩingĩ mũno, no ĩno nĩ ngwacĩ ĩrĩa ya red, ĩrĩa ndune.

Ĩĩ niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere haha tondũ ndĩrona, aya nĩ andũ a rũrĩrĩ rwa mathai na a karĩnjini arĩa marathika irima, no gũkorwo irima rĩrĩ marathika nĩ rĩa ng'ombe ĩkuĩte, maybe ng'ombe yao ĩgakua okorwo yakua nĩ ng'aragu, menjaga irima makamĩthika. Mbũri no ũkore nĩ mbũri yao maybe ĩmwe ĩkuĩte, menjaga irima magathika, o nyamũ ciothe iria marĩithagia, nĩ ũthiaga ũgakora nĩ mekagĩrĩra mũno, kũmĩthika wega, to kũmĩthika o ũguo, makenja irima makamĩthika.

Niĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ namebere haha nĩtondũ nĩndĩrona, aya nĩ andũ mekwenjete irima, maikia kĩndũ na thaa ici nĩgũthika marathika. Ũkorwo aya nĩ mathika ng'ombe hau. Ng'ombe yakua mamĩikia hau. Nĩ ũthiaga ũgakora kabira ici ingĩ, kĩndũ kĩngĩkua, menjaga irima magaikia, magacoka magathika. Rĩu nomakorwo mathikĩte ng'ombe, okorwo mathikĩe ng'ondu, nomakorwo mathikĩte mbũri. Kĩndũ o gĩothe kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩtete muoyo nanĩmagĩ value nĩmakĩendete mũno.